Ma waneno kanyo mano en olemo kendo chiemo no wanyalo chame niya, mokuongo chiemo no en olemo ma osetuo, koro wanyalo poge ka watiyo kod pala kata wanyalo tiyo kod opanga luore ,ka en chiemo ,kotuo ahinya to wanyalo ng'ade gi opanga kata wanyalo tiyo gi pala mabith e ng'ade. Kuom, ing'ade matindo tindo ae ichame mos mos, ok wanyal chame kaka ,kaka oduong no nikech onyalo, onyalo hinyo lak koro nyaka wangade obedo matindo tindo mondo wayud yot mar chame. kendo olemo no mar mondo mi wachame mayot, nyaka, nyaka ipoge maber, nyaka ipoge maber matindo tindo mar mondo iyud kuonde mayom kendo kuonde machamre eka iyud kaka inyalo chamo olemo no e yot mangeny

Ma waneno kanyo no mano en olemo, olemono weche masewinjo kuome ng'eny ahinya, mokuongo olemono en olemo mamedo remo e del kendo omiyo ng'ama rembe ni piny, rembe medore, ochalo kaka ng'at ma, ngatma ochamo olemono chalo kaka ng'ama, ng'ama yani omadho, ochalo ngama omadho remo, yaani remo memdre e del. Mar ariyo olemo no miyo del bedo motegno, del bedo ma tuoche ok nyal donjo e del kendo del bedo del ma, del maber, del maok mak gi tuoche saa asaya. Mar adek olemono en olemo manyak kuonde ma koth ngenye, en, oken olemo manyalo nyak kuonde ma pii tinie kendo ema omiyo olemono ok inyal yudo kamoro amora, oken kaka mapera, oken kaka ovakado ma wayudo kamoro amora nikech en olemo ma nyak, kuonde ma, kuonde ma, onyak kamoro achiel ok onyak kuonde mangeny kendo en en odwaro koth mangeny mar mondo mi olosre maber kendo otegno maber.

Mokuongo mar mondo mi ng'ato otim tijno, mokuongo nyaka obed gi, nyaka obed gi lony madwaroe nikech mar mondo mi otim tijni, ma oken tich moro amora kaka tich mawatimo, ma wathoro tiyo pile ka pile. Mano en pur, pur manie lony mamalo. Oken pur kaka pur mar odum ama ng'ato ka ngata nyalo timo omiyo nyaka obed gi lony madwarore nikech pur no en pur ma manie, man gi lony mnayasani. Mar ariyo nyaka obed gi jogo makonye, nyaka obed gi jogo makonye nikech oken tich ma ngato achiel nyalo timo kata ka en ngat achiel to obero bedo tich mapek. Mar adek nyaka, nyaka obed gi puodho, puodho maber kendo puodho ma, puodho manigi manyiwa maber ma gigo nyalo losore, gik mopidh kar kanyogo nyalo losore maber. Mar adek nyaka obed gi puodho maber kendo puodho malach nikech ka waneno kanyo, mago gin, gin, gilosore ka gigangore omiyo nyaka gibed gi, nyaka giwe nafas bang, bang, nyaka bed nie nafas bang yien ka yien mopidhi

Kawarango kanyo, mano en pur manyasani, jogo choko lowo kendo giloso juala maber, to gichoko lowo kamoro achiel. En pur makawo lach matin ok okaw lach mang'eny ok en pur kaka manyaachon. Omiyo mano en pur ma onyago yudo ni onyago chiemo mang'eny, kendo kopidhe gimoro kaka alot, alod sikuma to iyudo ka alot losore maber nikech lowo ,mokuongo magiketo kanyo, en lowo man gi manyiwa maber. Emomiyo iyudo ka chiemo ma losore kanyo ng'eny kendo nyalo loyo kata alot mopidh kama lach elowo. Mano en pur manyasani miyudo ka mano e pur matimore. Kendo mano ok en pur manyaka timore e puodho kende, onyalo timore kamoro amora. Wanyalo time ebath ot, wanyalo time kamoro amora. Kata ng'ama odak e boma, jogo modak kuonde kaka Nairobi nyalo timo pur no, kech en pur makawo nafas matin to kendo oloso chiemo mang'eny. Jogo endo gidhi to gikawo lowo kama opogore, gikunyo lowo, kendo giloso maber maonge chilo kata maonge buya to giketo giketo gi manyiwa madwarore alafu gipithoe.

Ka warango kanyo mano waneno ka jalno manigi lony mar loso stima en kanyo kendo oloso ne dae man kanyo ma wanyalo wachoni mago daye matimo pur. kendo jalno manigi lony no wanenoka keto solar. Solar en gino matiyo gi lony mar chieng, oloko teko mar chieng kendo ema itiyo godo. Ka warango kanyo onyalo bedo ni itiyo gi lony mar chieng e purno kendo ka warango mano en kama oumore kendo en pur matimore kama gidonge iluongo ni greenhouse, en pur matimore kama olorore. Omiyo ka warango kanyo, ngatno manigi lony mar loso stima waneno ka oketo ne daye go kata jopur mani kanyo, oketo negi lony no mar solar mar mondo giti godo e pur nikech ka warango kanyo mano en pur manyasani, en pur matiyo gi lony manyasani oken pur ma kaka chon. Omiyo inyalo yudo ni kaka warango kanyono, mano kaka ngano keto solar no, ibiro tii kode e yore mangeny mar mondo mi ni pur matimore e dho ngere kiluongo ni greenhouse, pur matimore eiye kanyo iyudo ka giyudo yot mangeny e tiyo, tiyo tijno

Mano en pur mar tuoro kendo gige tich madwarore kanyo ngeny ahinya. Mokuongo nikech en pur mar tuoro, mokuongo tuoro kapod ipidho, nyaka nyak wabed gi tinga manyalo puro nikech mano en pur makao puodho malach kendo dhano ok nyal puro ,nyaka mokuongo wabed gi tinga tinga manyalo puro kapok opidh tuoro e ndalo. Mar ariyo nyaka bed gi dhano, wanyalo wacho, dhano nyalo bedo kaka gige tich nikech mano en tich madwaro dhano mangeny, oken tich minyal tim gi ngato achiel kata wuon ndalo kende, odwaro jolwedo mangeny. Mar adek gigo madware e tijno ngeny ahinya, mar adek wanyalo, ndalo ma koro tuoro osebedo, osebedo ma mategno maber, dwarore ni idoyo gi to e doyo onego wabedo gi kwer, kwer ma kendo ofwadho kata minyalo bet godo ,minyalo bet godo buya kendo opanga bende dwarore, opanga ibiro lir godo ite kata ibiro tong godo tiende ne mapiny, ibiro tong godo badene mapiny, iluongo ni lwero, ibiro lwer nikech tuoro kilwero mar mondo mani malo kande onyag maber. Kosechopo ndalo makoro iritho kata ndalo makoro tuoro otegno

Mano pur manyasani matimoree ute ma gi dho ngere waluongo ni greenhouse, mano en pur molony kendo dwao jopur manigi lony madwarore, jopur manigi ujusi ema dwarore. Ka warango kanyo purno ossebedo ka lokore e aluora na e yore mangeny nikech kaka ,kaka dhano medo, kaka dhano medo yudo lony no kata kaka dhano medo puonjore kaka onego obed ni gitimo pur, iyudo ka dhano mangeny were gi puro mane gitimo e ndalo ,ndalo moyaore, ndalo madongo kendo tinde jopur mangeny manigi lony iyudo ka gero utego kendo gipidhe gigo kaka nyanya, gipidho gigo kaka alot nikech kanyo en pur molony kendo, jopur mangeny osefwenyo ni ka gitimo pur eiye kanyo, giyudo cham mangeny kendo giyudo duoko mangeny ka gipimo gi kaka ne giyudo duoko ka gitimo pur e puothe moko kendo pur manie iye kanyo inya yudo ni en pur mirango ahinya. Gigo kaka kute machamo alot ok inyal yudo e iye kanyo mayot nikech en kuma oum omiyo jopur mangeny donjo e purno e aluorna ahinya

Mano kawarango mano en pur, pur mar alot kendo mitimo gi lony manyasani ma iyudo ka dhano choko lowo kamoro achiel to iumo gi jwala. Gin pur ma iyudo ka gin kuonde ma oidho malo, ok en purc kaka manyachon cha. An awuon ahero pur ahinya. Anyalo paro kane pod atin, kane ajaklas kane pod kane ajaklas abiriyo, ne ahero pur ahinya kendo ne apidho alot am sukuma. Anyalo paro ndalogo, ne apidho alotv mang'eny mane anyalo chamo dala kendo ne wanyalo uso wayudo kata siling' miya e odiechieng' kendo en tich maber, tich mar pur en tich maber. Omiyo an ahero pur. Kata karango kanyo an gi mor mang'eny, alot olosre kendo itimo elony manyasani, ok en pur kaka ma nyachon. En pur maber kendo en pur manyago chiemo mang'eny to itime e nafas matin. Mano e gima anyalo paro maber nikech kata an ne atimo pur to ne en e nafas matin to ne onyago chiemo mang‘eny.

Mano en pith mar rabuon kendo mokwongo waneno kanyo ka mamano goyo matuta. E pith mar rabuon, an kaka ng'ano mohero pur, ok ayie kod pith mar rabuon, nikech en pur madwaro teko mang'eny kendo odwaro dhano mang'eny manyalo konyi. Ka warango kanyo, goyo matuta mokwongo ok en tich mayot, emomiyo an ok ayie kod tich mar pith mar rabuon. Kata kamano, rabuon kelo pesa mang'eny, lakini odwaro tich. Bang' kisegoyo matuta, dwarore ni iketo mraw kendo ipitho. Bang' dweche kaka ang'wen kamae, dwarore ni kendo iduogo idoyo to doyo rabuon ok en tich mayot, nikech kidoye marach, ting'ado rabuon manitiere e iye. Omiyo ok en tich mayot pidho rabuon. Mokwongo goyo matuta. Goyo matuta ok chal kaka pur. En tich matek. Mokwongo nyaka ilos lowo mabed lowo maber, lowo mayom ae iket mraw. Omiyo ok en tich mayot.

Mano en pur kendo en pur ka waneno kanyo, waneno ka japur man kanyo olo ne alot pi. Ndalo mane atimo purno ne ayudo ka obedo pek mang'eny. Nikech mokuongo mar mondo mi iol ne alot pi, nyiso ni ndalo go ne en ndalo oro. To kuma ne an atime pur ne en kuma bor gi kulo. Iyudo ka nkata ka ndalo ngo kulo otuo, yao otuo, pii kendo tin ahinya. Mar mondo mi isomb pi dwaro dhano makonyi kata dwaro teko mang'eny. Nikech mokuongo pi lal e fereji, mar ariyo, pi dok piny eyawo kendo en ndalo oro ahinya. Iyudo ni nyaka iol pi odhiambo kendo okinyi kochopo nyaka iol pi to ok en pi matin nikech kawarango alot kaka mopidh kanyono, alodno dwaro pi, gimoro kaka njagi achiel mar mondo mi alot go te yud pi, odwaro pi mang'eny kendo isombo pi safar mang'eny, to iyudo ka iol ahinya, kendo pur bedo tich matek. Omiyo pur ok bed mit kaka dwarore

Ka warango kanyo, mano en pur mar bando kata pur mar oduma. Mokuongo mar mondo mi ilos bando maber kendo ipidh bando mawuok motegno maber kaka ma waneno kanyo no nyaka ibed gi kodhi maber kendo kodhi maber dwarore ma aye duka kata en kodhi mane ipidho ndalo mokalo tone ineno ka owuok, ogolo bando motegno madongo. Kisebedo gi kodhi mabeyo nyaka ibed gi manyiwa kendo nyaka ilos puodho maber kik obed gi buya. Doyo nyaka ido, ka isepitho to bang wige, bang wige kaka apar gariyo ber ka idoyo, doyo mokuongo. Bang kanyo kendo bed ka idoyo ka koro, ka koro bando oseromo kar nungoni, ber ka kendo ichako idoyo kiketo urea mamiyo oduma dongo kendo bedo manigi nyadhi maber. Kisedoyo to bang kanyo koro en ritho kendo dwarore ni iritho maber mar mondo kik iketh bando

Ber mayudo kuom tich man kanyono ng'eny ahinya. Mokuongo mano en pith, kendo kawarango kanyo mano en pith mar dhiang' kata pith mar dhok. Dhok kelo manure mokuongo. Chieth ma gi pielono kendo koriw gi chiemo ma gi chamo kelo manure maber manyalo loso bando kaka ka warango ebathe kanyo ,waneno ka mano bando molosre maber kendo en ng'ama oriwo pur mar dhiang' kod bando kata pur mar dhok kod pith mar bando kendo en kod pith mar yien. En pith matimore e nafas matin kata ok otimre kama lach. Iyudo ka otiyogi lach matin ma en godono etiyo tije mang'eny kendo enyago chiemo mang'eny. Pith mar dhiang' kelone chak kelone manure. manure moyudo onyalo keto epuodho kendo puodho losre. Epuodho kanyo onyalo tong'o bando matin to okelo ne dhiang' to dhiang' chamo yani en pur maber ahinya kendo okelo pesa ti itime e nafas matin

Kawarango kanyo, waneno ka mago gin alot, kendo gichalo alot ma osea i ndalo. Ipogogi ka iyiero mabeyo kod maricho. Kendo iketogi kama dwarore. Kawarango kanyo, wanyalo wacho ni mano en alot ma osea e ndalo kendo dwarore ni iterogi kama itiye kodgi. Inyalo tergi e chiro, inyalo terne dhiang',inyalo ter kamora mora madwarore. Ka warango piny kanyo waneno ka alot moko opukore piny, manyiso ni iyierogi. Inyalo yudoni oyiero moko mabeyo kendo iketo bathe. Maricho iketo bathe, to moko mabeyo isoye krede ma waneno kanyogo. Kendo iterogi kama dwarore.

Ka warango kanyo mano waneno ka en loso manyiwa kendo iyudo ka manyiwa no iloso gi gigo ma aye jikon kata ,yaani gin gigo mawuok e jokon gigo mosetii go kaka nyanya modong iwito tibiro tigo e loso manyiwa. Ber ma wayudo kanyo, iyudo ka en manyiwa mayudore e yoo mayot kendo en manyiwa ma ok watii gi pesa e yudo nikech gin taka mawawito ema wabiro tiyo godo e loso maniwa. Opogore gi manyiwa manyaduka ma nyaka watii gi pesa eka wanyiew manyiwa. Kendo ka warango ber ma wayudo kuom tijno, wanyalo neno ni manyiwa maa kanyo ok keth ndalo, kawarango kata ka wapimo gi manyiwa ma wanyiew e duka, manyiwa manyasani, gin manyiwa maketho ndalo nikech iyudo ni manyiwa no obet e ndalo kuom ndalo mangeny to kendo nitie kaka oketho loo lakini manyiwa ma oaye taka kendo maoye gigo moaye jikon en manyiwa maber kendo en manyiwa maloso loo, loo bedo mayot to loso cham bedo maber.

Ka warango kanyo, mago waneno ka gin yie ma itiyo godo e mako rech. Kendo waneno ka yawo ni kar kanyo, manyiso ni mago gin gigo mitiyo godo e mako rech. Gigo makelo mor kanyo ka warang'o, mokwongo wayudo ka tij mako rech bedo mayot nikech wan gi yie. Yie kosebedo to kendo ibiro ti gi net miwito ei pi. Kendo kosewit, to iyudo ka rech imako mang'eny kendo e yo mayot. Omiyo tij lupo bedo tich mayot. Ok obed kaka ne chon ,mane tij lupo bedo matek. Kendo ka warango, iyudo ka jolupo yuto margi bedo manimalo. Kendo tijgi ok bed tich matek, nikech ka giseketo net ei yawo, to gimako rech mang'eny kendo giketo ei yie.

Ka warango kanyo waneno ka mkokoteni oting'o kubni mag pii. kendo mano oromo nyiso ni tich matimore kanyo en tich mar sombo pii kata tich mar uso pii. Gino mabiro e pacha karango tijno en niya, mokuongo en jalno matiyo tich matek nikech pii mokuongo mar mondo iywa gi mkokoteni odwaro teko mangeny odwaro jalno motegno kendo odwaro dhano dichuo kata ngama miyo motegno maber. En tich manigi yuto mani piny, mano mar ariyo, yuto ne nipiny ahinya nikech mokuongo uso kube achiel iyudo ka ok okal kata siling prabich kende omiyo yutone nipiny kendo odwaro jalno ma oyie manyo, jalno makalo e chandruok mangeny mar mondo otii tijni. Mar adek nyaka obedni okalo kuonde mabeyo, nyaka bedni okale ndara maber nikech en gino maringo gi tielo to mar mondo mkokoteni osud mayot nyaka ndara bed maber kendo nyaka obed gi jogo mouso ne kastembe ne mousone nyaka bed jogo mangeny mar mondo kik odiw gi pii

Ka warango kanyo mano waneno ka en tij lupo, kendo tij lupo nigi nengo e aluora na nikech omiyo ojande mangeny nigi tich kendo iyudo ni jolupo mangeny nyalo, ginyalo loso maisha mar anyuola gi kata familia margi bedo maber, ginyalo tero nyithindo skul kendo ginyalo nyiew lao magiruako kendo ginyalo yudo chiemo magichamo pile ka pile. Tij lupo osekonyo jogo mangeny e aluora na nikech tij lupo nigi pesa kendo ochiwo pesa mangeny ne jogo matiyo tij lupo

Ka warango kanyo, waneno ka mano en yawo. Kendo en yawo maduong' ahinya. To kawarango e yawo no, waneno ka nitiere yie. Kendo yie ma itiyogodo gi jolupo kata jogo ma, jogo madhi safar kalu, jogo madhi safar katiyo gi yo, yo mar nam. Kawarango kanyo waneno ka yawo go ng'eny ahinya. Kendo oketgi kamoro achiel, to otwe negi, otwe negi gino mamako gi ei pi. Kendo yawo go gin molos gi bape. Gin yao ma ok olos gi gi lony manyasani. Gin yawo matindo kendo gin yawo mitiyogodo e safar matindo tindo ok safar madongo kata safar madhi kuonde maboyo maboyo ahinya.

Ma waneno kanyo ni, mano en net. Nede aina go itiyogodo e mako rech, kendo itiyogodo gi jolupo e nam kata e yawo madongo dongo e mako rech. E alworana, gino yudore. Nede mitiyogodo e mako, e mako rech yudore e alworana. Nikech en kuma yawo maduong' mar Victoria nitie kendo iyudo ka jolupo mang'eny tiyo kodgi nikech mano e lony ma ginyalo tiyo godo. En lony mosebedo chakre ndalo machon mitiyogodo nyaka sani. Jolupo manie alworana gitiyo kode e mako rech, kendo itiyo kode e mako rech, rech moramora obed omena, kata obed rech madongo, obed mumi kata obed rech moramora. Itiyo kode e mako rech gi jolupo e alworana.

Ka warango kanyo, waneno ka mano en kar timo ohala mar jo soko fresh. Kendo en, en gigo ma waluongo ni containers. Gitiyo, inyalo yudo ka mago iketo kamora mora kendo gikao nafas matin to gin gigo ma inyalo ting' kendo kichoro kamora mora madwarore. Ka warango e wiye kanyo, waneno ka mago gin solar matiyo gi lony manyasani e loko teko mar chieng' kendo itiyogodo kaka stima ma kelo ler. Kawarango mano en kar jo ohala mar jo soko fresh. Mano e ma timore kar kanyo.

Ka warango kanyo, mano en tich mar miyo gwen chanjo. Kendo gima omiyo tij no nigi nengo e alwora na en nikech, jogo matiyo tich mar chanjo gwen mokuongo iyudo ka jogo kalo e pek mang'eny. Nikech mokuongo, mar mondo mi gichak chanjo gwen manyiso ni gwen mang'eny oseyudo tuo. Kendo iyudo ka gwen mang'eny otho. Kendo iyudo ka jogo matimo pur mar pidho gwen dhi hasara mang'eny. Koro kawarango mokuongo, yath ma inyiewo kitiyogodo e chanjo mar gwen, yadhno nigi nengo nikech en yath ma inyiewo gi pesa, en pesa mang'eny. Omiyo iyudo ka en gi nengo nikech jogo ma timo pur.

Kawarango kanyo, mano en pur mar gwen. Kendo en pur mar gwen ma itimo, en pur malach. Itimo gi gwen mang'eny. Kendo kawarango kanyo, waneno ka mano gin jopur ariyo, mapidho gwen kendo gimiyo gi chiemo kamoro achiel. Kawarango pur mar gwen man kanyo, waneno ka kanyo ojwa. En kama ojwa kendo odin ne gwen mar mondo mi gibed kama olorore. Pur ma waneno kanyo no en mar gweno kendo okgin gwen mag nyiluo. Gin gwen ma gredi. Kendo kawaneno kanyo, gin gwen mang'eny. Gwen ma nigi, gwen mangima kendo gwen ma afya gi ber.

Tij no itimo e alworana e yore mang'eny. Mano mokuongo e pith mar gwen. To pith mar gwen aila no, ma itimo e ot, kendo ok gin gwen ma iweyo ka wuotho oko, itimo e alwora na gi jopur mang'eny ahinya. Mokuongo, nyaka iyudo ni giloso ute ka gitiyo gi mabati kendo gin ute ma oko oger gi mabati, korgi oger gi mabati, to iye iyudo ka iye ni nono. Gigo molos ne gwen ma gwen nyalo ninde kendo gwen nyalo nyuole to ema iyudo e iye kanyo. Mokuongo, jopur ma e gweng'a kaka gitimo pur no en ni ya, gwen giketo ei ot. Kaka olos kanyo kendo ineno ka ojwa maber. Ae giloso negi kama ginyalo nyuole tong', gi kama iketo negi e chiemo. To kendo stima bende iketo negi. Taya maliel okinyi, kendo nyaka odhiambo. Oksim taya nikech kinono maber tiyudo ka jopur wacho ni gwen dwaro kuma taya nitie. Kendo piny ma kuma gwen go nyono be iyudo kokete ng'ura. Okete ng'ura mar mondo olos manyiwa kendo gwen kik nyon kuma ng'ich.

Mokuongo mar mondo omi ng'ato ochak pur mar pith mar gwen, nyaka mi obed ng'ama nigi pesa. Omiyo kadwaro nyiso ng'ato kaka onyalo timo puro mar gwen, mokuongo obedo gi pesa. Nikech pith mar gwen en gima dwaro pesa. Mokuongo nyaka obed gi pesa ma obiro nyiewo ne godo gwen chiemo. Mobiro gero godo ot kuma gwen biro dakie. Kendo mobiro keto gik moko kaka stima. Machielo nyaka obed gi pesa mobiro nyiewo godo gik moko kaka chanjo. Ka wawe mano, wayudo ka nyaka obed gi chiro kata jogo ma biro nyiewo tong' mar gweno. Ka pore ni ne en gwen manyuolo tong' to nyaka obed gi jogo mabiro nyiewo ton'. Kendo nyaka obed gi kuonde ma obiro yude chiemb gwen nikech gwen nyaka bed ni imiyo gi chiemo pile ka pile mar mondo mi kik dendgi odog piny, kata kik giyudre gi, kik giyud ka chiemo onge. Bang' ka osebedo gi mago, dwarore ni obed gi kamoro ma oketo thenge ma ong'eyo ni obiro gero od gwen kar kanyo. Nyaka obed gi nafas madwarore, nafas maber. Kendo nyaka obed gi stima e iye kanyo. Mar mondo mi gwen manie kanyo yudo ler seche te. Nikech gwen mag gredi, kata gwen mipidho mang'eny kamano dwaro kuma ler nitie.

Ka waneno kanyo, mano en lony manyasani. Jalno mani kar kanyo, odhi e duka, e duka mar jo Safaricom. Kendo gin jogo ma tiyo gi lony manyasani e keto pesa e simu. Koseket pesa e simu, to onyalo yudo ka koro pesa no ok en kode e lwete, kendo en kode ei simu. Onyalo tiyo godo e nyiewo gimoramora modwaro nikech koro pesa no en kode, nitie kaka en kode ei simu.

Ka warango kanyo, gige tich madwarore e tij no, mokuongo wadwaro gimoro ma makas ma inyalo tigodo e ng'ado, e ng'ado dho gweno. Jalno matimo pur mar gweno nyaka mi obed gi gige tich machalo kaka makas. Mokuongo, ok en makas ma kawaida. Itiyo kode e ng'ado, en makas motegno kendo mabith, ma itiyogodo e ng'ado dhog gweno, nikech gwen mobidh kumoro achiel iyudo ka gija gijacham tong' kata gija gore. Ndalo ma gigore tiyudo ka gweno machielo hinyo nyawadgi. Kendo e tij no dwaro lony maber. Oknyal ng'ado gi ngat ang'ata. Odwaro jalno ma nigi lony mamalo mar pur, kendo jalno ma osomo pur maber mar mondo mi kik ohiny gweno e seche ma ong'ado dho gweno.

Ka warango kanyo, mano en gweno ma oket, kendo gweno obutno mar mondo mi onyuol. Kata mar mondo mi otoch, onyuol nyithindo. E gweng'a, iyudo ka gweno ndalo ma koro dwaro butno, kosenyuolo tong' kuom wige mang'eny, iyudo kata konyuolo tong' bang' wige ariyo, to ikete mar mondo mi obutno. E gweng'a iyudo ka buch kendo, buru ma oae kendo bang' koseted, ijowo maber, kendo iketo e besen, besen motii kata inyalo ket e besen manyien, malach maber. Ae ikao tong' tipango kaka waneno kopang e picha man kar kanyo no. Kosepang maber alwora, ae iketo gweno no tiyudo kobutno. Mar ariyo e gweng'a, kendo inyalo yudo niketo ne mura. Mura ma owuok kuonde ma funde mag bao ogo randa kata kuonde ma, kata kuonde ma nende ong'et, ong'ade yien, ikelo mura to kendo iketo. Yaani iketo ne gimoro mayom ma onyalo yudo, ma tong' nyalo yudo liet maber. Kendo ikete kamoro ma liet. Ok kete kama koth yude. Inyalo kete bath kendo kata e

Mar mondo mi oboke mar keny ondik maber e piny Kenya, mokuongo keny gin gigo ma madwaro ka dhano mang'eny, anyuola obedo piny, kendo jogo ma nitiere, joneno obedo piny. Joneno ma ohingo dhano ma kalo adek. Mokuongo mar mondo mi oboke mar keny ondik maber e piny Kenya, nyaka mokuongo joneno makalo adek oket seyi. Bang' joneno, to anyuola mar dhako ma ikendo nyaka bende oket seyi kendo nyaka gibedo kanyo ka gineno gino matimore. Bang' kanyo, anyuola mar jalno kata dichuo ma kendo bende anyuola ne onego oket seyi kendo onego gibedie e seche ma oboke mar keny indiko. Kendo bang' mano, jogo matiyo e sirkal, jogo matiyo e sirkal bende nyaka bedie mar mondo mi gin e ma, jotend sirkal bende obedie kendo gindik piny gino matimore seche ma keny, ma keny timore. Nikech dwaro, gige keny osekelo shida mang'eny e piny Kenya. Omiyo dwarore ka dhano nitiere, joneno, kendo jotich sirkal ni kanyo, kendo indike e yo ma dwarore.

Ber mayudore kuom tiyo tijno, mokuongo jogo matimo pur mar gwen, iyudo ka giyudo ber mang'eny. Mokuongo ber ma giyudo en gigo kaka chiemo. Jalno mapidho gwen, jalno mapidho gwen mang'eny ok nyal koso chiemo ei ot. Nikech mokuongo, gweno owuon en chiemo. Okelo ring'o, kendo chiemo ma gero del. Kendo iyudo ka jogo mapidho gwen gin jogo ma dendgi ber. Nikech kata ka warango kanyo, jalno mantiere e picha en jalno ma dende ber. Mopogore gi ring gweno, onyalo yudo tong'. Tong' bende en chiemo. Jalno mopidho gwen oknyal koso chiemo e ot nikech en gi gigo kaka tong'. Gweno achiel inyalo yudo ni nyuolo tong' mang'eny ahinya. Kopogore gi chiemo iyudo ka, jogo mapidho, matimo pith mar gwen, giyudo pesa nikech gweno kuiso, to nyaka oyud pesa. Gweno achiel inyalo yudo ka kalo, ka kalo siling' mia abich nikech gweno gin gigo ma dwarore e chiro masani. Kopogre gi mano, manyiwa. Jogo mapidho gwen, jopur mapidho gwen, gin gi manyiwa, manyiwa kendo manyiwa maber. Ok en manyiwa kaka mar duka. En manyiwa manyasani. Ok en manyiwa ma nyaduka. En manyiwa maloso puodho kendo okmi puodho bedo gi shida mang'eny.

Kawarango kanyo, mano waneno ka en lony manyasani. Lony mar keto pesa e sim. Iyudo ka ng'ato nigi pesa lakini oonge kode e lwete. Iyudo ka enie simu. An kit gino ma ahero en mar, en mar chudo. Inyalo yudo ka idhi e duka to ionge pesa e lweti, ionge omenda e lweti, kendo inyalo dhi piny, inyiew gimoro, inyiew skari, inyiew majan, lakini omenda ionge godo e lweti. Inyalo tiyo godo, inyalo tiyo gi sim e lony manyasani to ichulo kapo ni yande in gi pesa kata ni ne in gi omenda ei sim, to inyalo tiyo godo e chudo. Ok ochuno nyaka ibed gi omenda e lweti eka mar mondo mi ichud, kata e ka mar mondo mi ior ne ng'ato pesa. Inyalo oro ne ng'at man kamoro amora pesa. Ndalo machon iyudo ni mar mondo mi ior ne ng'ato omenda, nyaka urad. Lakini e piny manyasani, e lony manyasani, inyalo oro ne ng'at ang'at kata ng'ato mantie edala to in intere e boma inyalo oro ne omenda to oyudo omenda e yo mayot kendo oyudo omenda e yo mapiyo ahinya.

Ka warango kanyo, mago waneno ka gin omenda. Kendo gin omenda mane olokore ndalo machon, itiyo kodgi e piny manyasani. Ka warango kanyo, waneno siling' eluf achiel. Mano en omenda maduong' ahinya, kendo mano e omenda ma ni kanyakla. Kendo en e ma oduong' ahinya ka wapimo gi omenda man kar kanyo modong'. Kendo kawarango waneno siling' mia abich. Bang' kanyo waneno siling' mia ariyo, waneno siling' mia achiel, kendo waneno siling' piero abich. Koriw kanyakla to omenda man kanyo nyalo romo, nyalo romo siling' eluf achiel mia aboro kod piero abich.

Chiemo man kar kanyo no mokuongo inyalo chame kod ojiko, nikech en chiemo ma tek chamo gi lwedo. Inyalo yudo ka jomoko chame gi lwedo lakini ichame kod ojiko. Mar ariyo chiemo no inyalo riw koda koda ring'o. Inyalo chame kod ring'o, inyalo chame kod, kod gimoro kaka, inyalo chame kod ring'o, inyalo chame kod oganda, inyalo chame kod olayo. Inyalo chame gi yore mang'eny nikech en chiemo machalo kaka kuon. Inyalo kata chame kod alot, alot mar skuma iyudo ka chamore koda chiemo no mayot. Nikech en chiem, en chiemo ma kirango, inyalo ti kode kaka kuon. Omiyo iyudo ka gigoma ichamo koda kuon, kendo ma pile ka pile wachamo kod kuon iyudo ka chiemo man kar kanyo no bende wanyalo chamo kode. Wanyalo chame kode gik moko kaka alot kaka awacho no, gik moko kaka ring'o, olayo, inyalo chamo kode kode olayo, inyalo chamo kode chapat.

Ma uneno kanyono mano en lony manyasani kendo jalno ma ok osomo kata jalno mosomo nyaka kata oonge lony manyasani, inyalo yudo koyudo pek mang'eny ahinya. Mar mondo mi ng'ato oyud yot mar tiyo hgi lony manyasani ma wane o kanyono, nyaka mokuongo obed ng'ama ong'eyo somo, nikech gigo gin gik matiyo gi dho ngere. Kendo mokuongo nyaka obed ng'ama ong'eyo somo kendo ong'e tiyo gi masinde ma watiyogo sani. Gino ma waneno kanyo nitie kaka itiyo kode e masinde ma lony manyasani itiyo kode e masin ma dho ngere luongo ni kompiuta , seche moko osekete to iyudo kaka en ema otayo kaka otayo kaka koro gigo dhi timore gik ma idwaro, otayo gik ma idwaro mar mondo mi otimre e kompiuta, en ema otayo kendo en ema iyudo ka osiemo gigo matimore kata gigo ma idwaro notimre.

Mokuongo mar mondo mi ng'ato okun omenda mang'eny ma kaka waneno ka miyo man kar kanyo okuno omenda mang'eny, nyaka ibed jalno matuonore. Mar mondo mi ikun omenda nyaka ibed jalno matuonore. Mar ariyo nyaka ibed gi gino ma idhi tiyo godo. Ka warango miyo man kar kanyo, waneno ka en gi gimoro machalo kaka okombe ma iloro. Nyaka okuongo ibed gi mano, nikech omenda okinyal kano e, okinyal kano e gimoro kaka, e gimoro kaka e ogunia. Omenda matin kamano dwarore ni ikano, dwarore ni ikano e gimoro ma lorore, kata gino ma chalo okombe malorore kaka miyo man kar kanyo noendo. Nyaka mar ariyo ibed gi yo mar miyudo godo pesa. Nyaka ibed gi yo miyudo godo omenda. Okinyal bedo ni idwaro yudo omenda to ionge gi yor yudo omenda. Nyaka ibed jalno matuonore kendo nyaka ibed ni omenda ikuno sa ka sa. Ok ibed ni kawuono ikuno, kiny isegolo. Ibedo ni ikuno, kendo chieng' maluwe ikuno tituonori e ka iyudo ka omenda ikuno kuom ndalo mang'eny kendo ikuno omenda mang'eny.

Kawarango kanyo waneno ka mago gin jogo ma opango, jogo ma opangore kendo girito mar mondo mi otimnegi gigo ma gidwaro. An awuon okahero tije aila go nikech ndalo mang'eny iyudo ka gin gigo matimore e ute sirkal kata kuonde ma jo sirkal konyoe jopiny. Tiyudo ka upango line kendo ubedo kanyo kaurito ahinya. Giyudore kuonde kaka, kuode thieth, giyudore kaka kuonde jotelo mang'eny, gine kuonde ma iyudo ka dhano opango, dhano ochokore kamoro achiel kendo girito ahinya

Kawarango e pinywa masani kendo kata e timbewa gi jogo mantiere godo, iyudo ka wende machon kata sigana machon, iyudo ka onge kata achiel ma dhano ongeyo, gin gigo ma dhano noweyo kendo gin gigo ma dhano wigi wil godo. Iyudo ka sigana kata wende mag jochon jokma winjogi iyudo ka wakaw gi kaka jogo ma otii kata gin jogo ma okdwarre ni mar mondo mi gibed kodwa nikech gin gige machon,, gin gige ma onge kama winjo e ndalo, e kinde masani.

Ka warango kanyo maber, gino mabiro e pacha en ni ya, onyalo bedo ka en lony manyasani ma itiyo godo e kelo, e kelo teko manyalo, mokuongo waneno ka teko no kelo nwa ler e ot. Waneno ka taya nikanyo mar stima ma kelo ler e ot. Mar ariyo, wanyalo neno ka macha en gimoro machalo kaka kama dhano konyore. Ochalo od knyruok, sama iyudo ka pek moro omaki kata idwaro dhi e cho, tiyudo ka inyalo konyori gi e lony manyasani. Kendo waneno ka mano, nitiere nitie kaka lony no nyalo konyo wa e tedo. Nikech ka waneno kanyo, gino ma picha ma waneno kanyo no onyiso ni lony mar, lony man kanyo no, teko no nyalo konyo wa e tedo. Kendo onyalo konyo wa e yudo pi mabiro ei ot. Kendo wanyalo tiyo kode e loso e sim gi jogo ma, ndalo ma, ndalo ma wadwaro ni wawuo gi jogo, kata wadwaro ni waor ote kamoro amora to lony no wanyalo tiyo godo mar mondo mi wayud kaka wanyalo wuoyo e sim.

Kawarango kanyo tich matimore kanyo mano en chanjo mar dhano. Kendo tij no an ahere ahinya nikech inyalo yudo ni okonyo dhano mang'eny. Nikech kata an kaparo ndalo mane korona, tuo mar korona nomako pinywa mar Kenya, an awuon, an gi anyuola na achiel mane omak gi tuo no. Kendo ne ochuno wan kaka jogo modak kode, nochuno mar mondo mi oterwa e chanjo. Kendo noterwa e chanjo to noyudo ka nokonyo wa ahinya. Nikech ndalo go anyuola na no nochuno mar mondo mi owe wa nikech tuo mar korona ne onge kaka inyalo tony ka osemaki. Koro wan jogo mane wayudo chanjo iyudo ka wan ne waresore ahinya kendo ngima wa ne nitiere kama rach lakini chanjo mane wayudo nokonyo wa ahinya. Omiyo an ayie kod tijno, kendo apuoyo tijno ahinya nikech nose reso ngimana ndalo mane, ngima na di koro ngimana nitere kama rach ahinya.

Kawarango kanyo, mano waneno ka mano en pur, pur mar gwen. Ber ma wayudo e tijno ng'eny ahinya, mokuongo jopur moro amora matiyo tij pur mar gwen nyaka mokuongo oyudo chiemo. En jalo maok nyal koso chiemo eot. Oyudo chiemo, chiemo mang'eny onyalo yudo tong', onyalo yudo ring'o, nikech gweno wuon en ring'o kendo tong' bende gweno chiwo pile ka pile. Bang' mano wanyalo yudo manyiwa. Jo go matimo pur mar gwen, iyudo ka yudo manyiwa kendo manyiwa maber ok en manyiwa kaka mar nyar duka, en manyiwa ma koter e ndalo to en manyiwa ma dak elo kendo oloso lowo lowo bedo maber. Bang' kanyo kendo wanyalo yudo gigo mang'eny ahinya. Wanyalo yudo ber mang'eny ahinya kuom pur mar gwen. Jalno matimo pur mar gwen oyudo pesa mang'eny. Kotero gwen chiro to iyudo ka oyudo pesa, kendo oyudo omenda mang'eny onyalo puonjo godo nyithindo, onyalo gero godo ot, onyalo nyiewo godo nanga moruako, onyalo timo godo gimoro amora ma odwaro.